Tijni nikod nengo e aluora nikech joma tiyo tijni waneno ka giloso sendi kaluore gi moyo cham ma waneno ka oket kae gi. Nikech tijni bende wayudo ni chieng matuoyo cham gi oken gim ainyiew, chieng en gima, mabiro kende ma Nyasaye nomiywa to tijni aneno ka joma tiye yudo ohala bang uso cham gi. Aluora ka iyudo nafas moromo mar timo tijni bedo maber ahinya nikech inyalo moo cham mangeny e odiochieng' kata e kuom thuolo matin, kuom ndalo matin to tijni osekelo ohala moromo ka nafas mar dhi moyogi nitie.

Gima timore kae aneno ka kon chiel e bat koracham opidh chiemo ma ong'ere kaka mchele to diere ka aneno mtaro mokuny mar pi makonyo e olo ne pii mchele mopidh e badhe kanyo, to mchele gi wayudo ni ka gin gi pi machiegni gindogo mapiyo to chiemo losore piyo to mtaro no bende nyalo konyo dengo pi oula manyalo donjo e puodho maketh mchele gi, aneno ka pi nitie machiegni maber bedo ni pur bedo mayot

Gikma aneno ka okao kore e yor tiyo gi mbui gin kaka chudo ma iyudo ni ichulo gikmoko kaka yore somo, yore mag mag transport, yore mag chudo ,chulo tich ma osetii ne ng'ato. Yor mbui osebedo ka ngeny ahinya to mae en gima ikelo gi nengo mar lony eyor mar teknoloji ma osebedo mangeny ahinya e piny. Wayudo ni ma, sirkall owinjo obed ni keto chike matayo weche aila kaka mag tiyo gi weche mbui e chudo mondo gikony kik bedgi yore makwamo e yore mag mbui gi mondo mi jopiny oyud kaka tiyo gi mbui bedo mayot maonge chandruok moro amora. Mar ariyo sirkal nyalo loro osuru piny e yore mag solo osuru dok piny mondo jopiny oyud kaka ginyalo tiyo gi mbui ni e yoo mayot maok ongad gi e bei mamalo ma mae bende konyo sirkal e yudo

Chiemo ni anyalo chame nikech kang'iyo chiemo ni maber aneno rabuon, rabuon en gima medo teko e del, kopogore gi teko, omedo bedo gi paro malongo kaluore gi del yudo chiemo ma dwarore. Mar ariyo chak, chak en gima gero del, omedo ringre del tobe okonyo ahinya e chango del kapo nitie kama ong'ikore. Mar adek aneno ka nitie ovakado ,mae en gima konyo gengo tuoche manyalo bet ni dwa chando del nikech entie gima iluongo ni vitamin makonyo e gengo tuoche mag del. Modong aneno ka nitie apilo kata fruit miluongo ni ,iluonge ni hibiscus mabe en achiel kuom fruits makonyowa e gengo tuoche mathoth e del

E alwora wa tijni aneno ka itime e yore mathoth, kendo aneno ka itime gi yo mar puro kod mashin ma iluongo ni tractor, ma teko ne ng'eny manyalo puro puothe malach mondo mi opidh chiemo ma iluongo ni waru. Aneno ka chiemo ni en chiemo ma kipidhe kuma lach to eka koro inyalo yudo bende yuto ma mathoth. To nitie yore mang'eny, inyalo bet abeta laro, tikunyo buche tikete, tiime, to irito koth, kata inyalo olo ne pi iwuon. To bende nitie ma ipuro puodho, kendo inuoyo, ma ichung migol lum duto te, e ka koro ipidhe mondo mi oyud kaka onyalo tii mayom. Koro luwre ni puodho chalo nade. Ka puodho en puodho mayom, inyalo, tibeto, inyalo beto tipuro tipidhe apidha kamano mok ichungo ahinya. Kok kamano, to inyalo tiyo gi yore ma sani mag kiyien ma tuoyo buya.

Chiemo ni anyalo lose katiyo gi chak mar dhiang' ma inyiedho kod e tung dhiang gi pii iriwo gi kumoro achiel e gima iluongo ni tago ma ichwake kuom ndalo mathoth, iketo sukari to obedo moikore mar chamo. To be wanyalo tiyo gi chak mar diel manigi ber moloyo mar dhiang'

Ber mwayudo kuom tich mar pidho apuoyo gin ber moloyo achiel en ni wayudo chiemo. Apuoyo owuon kopidhe mosebet maduong' moromo inyalo ti kode eyor chiemo. Ma inyalo yang'e to ring'ono itiyogo kaka. chiemo. Mar ariyo, chieth ma apuoyo ogolo inyalo ti kode kaka mbolea e puodho. Ikawe gi lachne duto to iriwogi kamoro achiel to itiyo kode eloso mbolea ma itiyo go epidho cham e puodho. Mae en gima ber moloyo. Mar adek, apuoyo golo pien dende inyalo ti go eloso gimoro kaka kata okanda mitweyo seche ma ng'ato wuoche rwakore kata loso tol mar tweyo dhiang'. Mano e ber mar pidho apuoyo.

Gima biro e pacha ka aneno tijni en ni tijni en tich ma ber ahinya kelo gik mag yweyo kata mag amadha ma iluongo ni , inya tikode kaka eyor kong'o mabe nyalo bet kaka math ma itiyo go ahinya e oganda. Koro en bend einyalo use to kosuse to inya yudo

sigana manyiso ni ahero tijni kaka gi an an ahere nikech niya en gir ohala en chiemo ma ipidho e ndalo to ka onyak ma oromo kiwango ma ichame, bedo ni niang nigi ohala mathoth nikech inyalo chame in iwuon ,okelo teko e del nikech en gi sukari moromo gi pii, koro kaka luwore ni niang nigi sukari maber to en sukari maok nyalo kelo weche mangeny e del ,ober ahinya ne ngima dhano kamano to koro bedo ni niang bende inyalo use to kiuse okelo ni ohala to kokelo ni ohala mano gima ber ahinya e ngima. inyalo tiyo gi ohala ma iyudo kuome e gerori iwuon to kata niang'ni bende konyo ahinya e gengo loo kik kethre to bendo okonya ahinya e gengo pii kik ting loo kapo koth betni chwe, koro niang' en gima ber.

tijni ahere nikech en tich maber, en achiel kuom pidho olemo mag oganda mar budho mabende itiyo godo eyore mopogore opogore, inyalo chame kendo en gima bende konyo ahinya e gero dend dhano. Okonyo ahinya bee egengo tuoche mopogore opogore ahinya e del koro bedo ni en gi ohalo mathoth. ma ende en tich maber nikech onyak mang'eny ahinya to ka onyak mangeny to inyalo use. iuse e yore mopogore opogore e chiro mopogore opogore to bende en olemo madak ahinya ka pok okethore koro bedo ni inyalo betgi thuolo malach mar yudo jonyiepo ,bedoni omii ohalo mathoth ka luwore gi kaka iuse, kak irite ,kod kaka bende oromo ma be luwore ni kaen ma nengo ne ni malo, bedo ga ni ohala ne bende ni malo.

Tijni endo ma aneno ka itiyo kae en mar pidho avocado to avocado en gima iyudo gik mathoth kuome. Kaluworei ni avocado en olemo maber ahinya makonyo ekelo vitamins magengo tuoche mabedo ni nyalo thago del to avocado bende kabet ni oseikore mosechiek inyalo tii kode e lose moo mar wir ma bende konyoe loso pien del, ma dend ng'ato kapo pien nitie kaka chendo to inyal tikode ewiro ma pien del bed maber ,to bende olemo mar avocado en olemo man kod tije mangeny. inyalo use kata epinje maoko kod jomaopogore opogore gi nengo man malo manyiso ni olemo mar avocado nigi ohalo maduong kaluwore ni en olemo maduarore kuonde duto.

puonjo ng'ato tiyo tich machalo kamaa, anyalo puonje ni kaluwore gi olemo ma aneno kaeni, en olemo manyagore to yath magole kata manyage onge teko mar chung kende koro kaka luwore ni en yath maonge teko mar chung kende nyaka many kakichunge kendo ikonge mondo mii oyud kaka otii ka odhii malo mondo oyud koth maber mondo kiki okethre e piny ka, kaluwore kama, inyalo gerne yien kata inyalo chuonne yien etiende mondo olandre ka odhi malo koseyudo kaka olandore inyalo gengne malo gi yien mogangore, inyalo gengne malo gi yien mondo omed gangore mondo mii oyud chieng maber gi kaka omedo dongo koro luwore ni ng'ato nikgi puodho maromo nade.

iGmatimore ka aneno ka olos mbolea eyoo mopogore ,mbolea gi kaka oselosgi mong'in gi bedo mayot mar ting'o kaitero gi e ndalo kata epuodho ma ibitiye kodgi to be konyo mar kao gi kiketo e tie kama ikete cham kata kama idhi pidhie cham ebuche buche achiel kachiel maok iketho mbolea epuodho gi lachne duto.

Tich mar pidho nyanya en tich man gi ber mathoth to nyanya owuon wayudo ni en olemo mitiyo kode odiochieng' ka odiochieng' e tet mag chiemo mopogore opogore. koro ber mwayude tich mara pidho nyanya kata en ni en gi nengo. kosepidhe monyak inyal use e chiro e bei ma owinjore ahinya mar kelo ohala ma be nyanya kelo ohala mathoth ahinya ne jopur mapidhe e ndalo malach kata mapidhe e pawe malach.